Magi gin passport kata ma en passport ma konyowa e gigo mopogore opogore kendo en kod nengo ngimawa kaka jo Kenya. Passport konyowa kendo yangowa kaka jogo ma gin jo Kenya. Mano e kony mokwongo kata nengo mokwongo ma passport nigo. Nengo marariyo, passport konyowa e ng'ado otiko mar ndege kadipo ni wadwa dhi e pinje maoko kod alwora mantie alwora mar Kenya kata e pinje mag jorachere kata e pinje jowaungu. To otiko mar passport be konyowa mondo wachiw ote kendo wanyal yudo otiko mar VISA. Bende otiko ma kadiponi otiko mar passport ni ema, otiko mar passport bende olalnwa, to wayudo thuolo mar kony kendo sir makende kata ka wan e pinje maoko kucho. Otiko mar passport ni kakasewachoni okonyowa e yudo VISA ma yienwa dake pinje maoko e thuolo ma muda mopogore opogore kata ka wan jo Kenya kamano.

Jogo norwaka kod mor. Kendo negikonya e yo no mopogore. Kanadonjo negirwaka kagipenja ni ang'o ma daher mondo atim kawuono eyi bengi kanyo. Kendo nanyisogi ni dagomb mondo ayaw akount mar bengi no hero. Bang' kane asenyisogi kamano, to negimiya oboke mane afilo kendo ne ajaso mondo kachiwo gigo ma wuoyo kendo lero ng'ama an kachiel kod tipo mar opande kachiel kod tipo mar KRA. Kachiel kod tipo bende mara ma iluongo ni passport. Bende bang' mano negitaya e yor no mowinjore mar jaso kendo neno ni atieko ndiko gimoro amora eyi oboke ni mane gimiya. Bang' mano ne arito kuom nyerere matin kendo ne arito kuom sa matin. Bang' kane aserito to ne gi neno ni akount na nadhiloso no endo obedo maber kendo ne giloso piyo piyo kaka nyalore. Koro ma e kony mane jogo okonyae.